En kod nengo nikech gik ma aneno kaegi, inyalo usi to kendo ka oseusgi to pesa nyalo yudore minyalo timgo tije mamoko manyalo konyo.

Inyalo nyise kaka onego bed ni okunyo lowo, gi kaka onego bedni oloso gik machal ring man e picha kaegi mondo kosekunyo lowo to ojaso ekind ring ma pong' maber kae to bang'e to koseloso ma odine maber to owuok awuoka maber chuth.

En chudo mitimo eyor simu nikech ji mang'eny tinde ok thor bedo gi pesa e lwetgi. Thothji tiyo gi simu echudo, gimoro amora ma hitaji chudo, gitimo kokalo through kokalo eyor m-pesa